Yunivasĩtĩ ya Tom Mboya nĩ yunivasiĩtĩ ya thirikari ĩrĩa ĩkoragwo Kaũntĩ-inĩ ya Homabay gũkũ Kenya. Yunivasĩtĩ ĩno yambĩrĩirio mwaka-inĩ wa ngiri igĩrĩ ikũmi na ithathatũ kũrĩa yarĩ na muoroto wa gũkorwo ĩĩ yunivasĩtĩ ĩrĩa ĩratongoria na yũĩkaine mũno he mayunivasĩtĩ gũkũ bũrũri-inĩ oro hamwe na nja wa bũrũri. O ro ho nĩ yarũngũragia maũndũ ma ũtuĩria kũrĩa atĩ arutwo nĩ megũkorwo mena ũhoti wa gũcenjia society gũkũ Kenya. Niĩ kĩrĩa gĩtũmaga nemwo gũthiĩ yunivasĩtĩ ĩno ona ĩngĩkorwo ĩĩ njega nĩ tondũ wa kũhaimba gwa thogora wa gĩthomo kĩa igũrũ. Niĩ ta mũrutwo ndaikara ũguo ndecũrania ngona atĩ aciari akwa matingĩhota kuona mbeca irĩa irabatarania niĩ ngorwo ngĩingĩra yunivasĩtĩ-inĩ ĩno ya Tom Mboya. Kwoguo aciari akwa kwaga mbeca njiganu nĩkĩo gĩtũmaga niĩ nemwo gũkorwo ngĩthiĩ yunivasĩtĩ-inĩ ĩno ya Tom Mboya.

Maya nĩmo makinya marĩa mũndũ agĩrĩirwo kũrũmĩrĩra nĩguo ahote kũrĩha na MPESA Pochi la Biashara, ikinya rĩa mbere, mũndũ abatarĩte kũhihinya thimũ-inĩ yake, njata ithatũ ithatũ, inya reri, arĩkia kũhihinya ũguo, ikinya rĩa kerĩ, nĩ gũcagũra pochi la biashara, arĩkia gũcagũra pochi la biashara, ikinya rĩa gatatũ, nĩ agacagũra kũrĩha, acagũra kũrĩha rĩ, ikinya rĩa kana, nĩye egũthura kana nĩ kũgũra aragũra indo, kana nĩ kũrĩha ararĩha mbirũ, arĩkia gũcagũra, angĩkorwo acagũra atĩ nĩ kũgũra indo, nĩ abatiĩ ekĩre namba yake ya biacara, no angĩkorwo acagũra atĩ nĩkũrĩha ararĩha mbiru, nĩabataranĩtio gwĩkĩra, namba yake ya akaunti, arĩkia gwĩkĩra namba ĩyo ya akaunti, abataranĩtio ekĩre mũigana wa mbeca iria arenda kũrĩha, arĩkia gwĩkĩra mũigana wa mbeca iria arenda kũrĩha, mũico mũico agwĩkĩra pin yake ya MPESA, na arĩkia kũrũmĩrĩra makinya macio, mũndũ ũcio agũkorwo ahotete kũrĩha na MPESA pochi la biashara.